Keyawua oleng naa Safaricom mpesa naa kei keisaidiayie iltung`anak kumok naleng, amu ketumoyu naa kila mahali olduka le mpesa. Netumoki oltung`ani airiwai irropiyiani enkop nayieu. Netumoki sii likae tung`ani airiwaki olikae irropiyiani niidim sii aitayu nena ropiyiani saa yeyote tesaa niyieu.

Kore mpesa naake etiu anaake itumia iltung'anak pookin lolosho latii nanu, naake itumia amu ketumoyu oleng'. Ketumoyu mpesa te kila mahali tenimpang' nye alo ildukai nitum ake olduka le mpesa. Kore tenda nkae oitoi mitumia airtel amu kemetumoyu airtel, nemesapuk sii network nemetii sii ildukai le airtel.

keidim oltung'ani aitumiya cash naata e Garisa naa tenimiata cash indim ake aitumia lipa na empesa naa ina naa ingira aitumiya till ingira aitumiya safaricom naa indii naa aitumiya paybill atalaa tilo kereti le Garisa

Ore ene dukuya naake eeta naa enkopisi nipopuo naa enkopisi naa naishoru certificate e marriage niina naa oshi eji marriage certificate. Ore naa piyau ina marriae certificate naa lazima naa peetukuny orpasitai yeyote anashe orbishop yeyote naa le kanisa nilo.

ore ene dukuya ingas aikilikuan ilo tungani kakua tokitin eyieu tolduka. ore naa pee iyiolou naa keinkiluan kakua iyieu, ore inkulikuan, nintaariyianaki esidai amu, keeku naa kintobiraka intokitin naayieu tolduka ino, ore pee elimu nena tokitin, naa intaariyiaki ake esidai nidim naa airiwaki.

Kore naa eniyeu niroro o ilchoree lino naeke lasima naa pii ietata communication naa e simu. Kore naa pee akuu ididiim aitumia kuloo aing'erokinoto meseji aa idiim ake atooshi naa e simu to nambai enyana nitumokiki aikominiketo amu enia kaata itumome sidai.

Kake ifaa naake naa emuratare piitashe amu meentoki sidai naa entoki naikandamiza naa ena jinsia naa o ntoyie, naake ifaa naa piitasheyieki naa neija.

naa kajoki taake irmaasai maipang'u naa pooki tenebo peekitumoki naa aibung'ata nkaik tenakata naa eremore oonkishu, naa pee etum naa ssniche inkishu inonok eremore amu kitobir inkishu oleng'.

Kanyorr naleng' naa entoki nadolita, oree naa paagira aunta mikono kegira naa aidumisha emila sidai kadolita ajo mmegira aisho emila Ang meshomo kulie oreren.

Iltung`anak kulo laa oogira ai dumisha mila naa o utamaduni enye. Neeku kegira naa aisakata osinkolio lenye naa egira aijipanga naa pee etumoki naa aisakata naa ilo sirua lenye atoosh naa nejia.

Kaake naa iko iyiok naa pee mekirikino mila na desturi aang'. Kitadamu iyiok ajo kiata naa siyook ake mila naake kiyata naa ewueji neking'ua. Neeku nitadamu sii iyiok ajo kore naa lewa kemurati lewa peegira naa amu inakata eeku iltung'anak botorok.

kadamu ake ajo ketii ntasati intuan natii olkung'u kake kifaa naa nepuo aiki sipitali amu nakata etum matibabu esidai netum services sidain tinasheto esipitali

Keyeu naake, naa ke pee etumoki naa sirkali naa aishoo iyiok inkomputani naitumia nkera naa ke netumoki sii atalaaki nkera school fees peeku melau naa peeku meshukuni nkang'itie netumoki naake sii aiprovaida we ndaa pee etumoki naa nkera ainasa.

Ketejo naa sirkali eponiki naa irmualimuni ormushaara. ore pee eponiki irmualimuni ormushaara, na ketumoki naa atushukokinoto darasa naa aisho naake inkera enkisoma naa enaa kawaida oshi ake vile nekunita.

Ketii naake iltung'anak looas modern marriage netii naake irkulikae looas enoshake naji traditional wedding, naake kake kenyor nai oleng' naa keltung'anak looyilo atoosh supukuu oleng' nitumi ng'arin kumok, ng'arin sapukin naake itobiraki sii iltung'anak ake enkurma netumoki naa naake atosh sherehe aitobiraki.

kake egira naa sirkali aitau donation endaa, ore sii egira aitau ina donation endaa, etisii iwoitin natii nkariak. Naake epuoi naa aaki iltung'anak nkariak nishori sii msaada endaa naa aikunaa neija. Neeku ilim naa irkuliek ilchambai pee kore enkata nalotu enchan netum iltung'anak endaa te sapuko.

Keima nkunyi olong`i penyo kake keifundisha apa iltung`anak oleng amu eta saai ekiata, etayiolito enkumoi oo iltung`anak aitasa ilkulikae first aid metaa tenemuoyu oltung`ani penyo naa kee ketiii oltung`ani ake oidim atareto naa aitaasa ina huduma e dukuya naa teine.

Maa naa pee kifunza nkera aang' enkomputa. Ore naa pee kifunza nkera aang' enkomputa nekifundisha sii pee eyolou aitumia internet amu nye naa nana nayau teknolojia netumoki naa aisho sii nkera exposure minotore naa ntokitin kumok e innovative.

Keiteleleka oleng amu kelelek naa sai matejo naa kwa mfano ketii olmalui Nairobi netii nkera naa kajiado naake eikonekti naake enkompyuta nepikakini olprojekta netumoki naake ilo malimui aisoma nena kera naake keas ake mutiani esidai ena hata nake elakwa olmalimui lenye.

Ijoki ake naa oltung`ani tenaa mpoosho duo nena naamirita naa akijoki ore orkilo obo naa ropiyiani naabaji elo. Kake tening`ira amirr enaa amir enaa olkunia naa ke eilo naake enaa rropiyiani fulani. Niaku naa ikununo mayiolo tenaa ketii sawa kai naa iko taata amu teina bei natii naa osokoni.

olmalumi apa ele lotii enkaunit ewuasin nkishu loigero naapa enkampunii ee TSC neme olmukenya siii osidani nemenasiake apake oprofesa olikai